kimokyinge karik cheu mouse, ak naetab 'kompyuta' ako nyolu kokiiyai kositab information communicatuion technology.

Ayonchini nambait aeng' ne iyeshoi. Ko ngot koba apirtoi kwo nambait bogol angwan ak fifty six, agawe-agawech

Kai kai iyokten message kwo nambait four-fifty six, akiyokte message nekobo nekeyoktoen rabinik asikitya kewegun rabinik kuuk

Biik chechang' koboisen kwenik, ago matinye, makiboisie rabinik chechang' kiale, ago mabare hewa nebo emet

Keturek kii ko ibe kasarta nekoe kotokosobtos en ngungunyek kosir che kotoldoloik chekokichul amun sipkobeku.

Lakwengung' kokilegei en somanenyi; ngandan miten subjektishek chenyolu koinuan asikotesak giredishek

Cheu siket ak katunisiet keboiboienchin agomiten tiletab kekit akiamis, akitia keye tuguuk che anyinyen. Ko en korwek cheu chebo konoret ii, kerirtos amami chi ne baibai. Angandan yo kalilch chito ko lasima keboiboenchi kenyishek chi chekisob kogagei.

Yoe bandek konyolilekitun kapisa akoyai korut en chokyinet akotoldolekitun mobek, akitya kotesak rurutik en chong'indo neo missing akonyorchigei kelchin temindet

Keturek missing' chebo tuga anan ko tuguk cheu ingwek chegakichop en keringet agenge, kotesin ng'ung'unyek mieindo neo missing kosir keturek chote che kyale eng' dukoshek, ngamun mara ko kakagiteshi chemicals cheimuche nyokobar ng'ung'unyat agobos toltolindoab ng'ung'unyek.

Kaigai kartasisiekuk tugul chebo preprimary, ak sekondari ak yeityo iwe administration akikoite kartasisiek chotet ak ikoite kipande ak yeti nambait nenyolu iboishoen en sugul I ak kemwoun kot nenyolu imeny ak ke geer angoto keibu tuguk tugul ak ityo kesirun ibunyii sukulit notet

Onet lagook koik kiptakurinik en sukul, akoik chetekisisyee, akoik cheikiligei, en sugul asitukonyor borotet en somanenywan

Ikochin temindet chego cheimuchei kwalda akonyorchigei chepkondok chetoretengei e sobet nyi. Agitio kora kotil igochin temindet mbolea cheboisien en imbar akonyorchigei rurutik chemiachen missing.

Imuch ketesyii ooorek, ngatatok ab negoo, chebo tugaa ak chepo ingogaik ak kochutet kokimen missing ak moweche ngungunyat kou chekichope ak tesyiin anan yoe kobeng kobek beek en ngungunyek

Toretii koribee nutrients chetinye ngungunyek ak koyoe kotoltoliit imbaaret missing ak korurtos tuguuk che kakimin ingewalalwal. Ak koriibe ngungunyek komatkola beek

Baetab inguruonik, tionyitet kokonuu banyek akokonu mbolea, akoiikonchin temindet rabinik chechang missing ak konyorunen kelchin ak kotoreten gee en sobenyiin

Biik che enye teta, mara komoche kwam kwek panyek anan kwalda asikonyorchigei chepkondok.

Kiu en tai ngamun kioche aswokchi marurek ak abai ak anagee beek sikoragei chegoo chechang missing ak ityoo alde chegoo ak anyorchigei chepkondok

Toreti biik kolou beek cheki chekiboisien en gaa, ago beek chutet ko chang missing peng'e peng'e sikoror.

Kibute eng ketinyin ii akiun, agebal agebol rereryotab barak, agechuchun koter kong'et tenderiat inegei, kewirta tenderiat.

Moche marurek, miwek ak suswek chechang ak kerichek chekibiten, chekikuren ak chekitoben ak ko mokying'e beek ak mashinit neking'oen tukuk cheome ak mashinishek kora chekikeen akityo komoche koot nekararan nemomur.

Kiyotu nego subuhi, agiba keratat en ole mitei suswek ak ole miten ketik ngamun tege, tiengei missing ketit ng'ororiet. Agitio kinaga beek agebuti chumbik.

Kiboishen kekeen tukaa, inyumnyume kasit mising ndamun malasima komiten kiboityot neribe tukaa ak ko chokyin kasit mising.

Momokyiin gee rabinik chechang missing yon kinome ako kasit neroisi ak imuche chitugul en kokwet ako toretii reminder konyorchigei kelchin yekakwaldaa chegoo, konyorchingei chepkondok ak konyorchigei katoltoloik chepoishien en imbaar

Nyolu koriib inendet kastomaeikchik asikonyorchigei kelchiin en betut, ak nyolu koriib koraa chepkondok chekonyoor asikotesen biashara nenyinet

Tingook cheteme imbaaret asikegoolsoo, akonyumnyumchin temindet kasit ngamun temee ak kogerer lainishiek ak inyon kemin kityok

Momokying'e rabinik chechang kinam ak ko momoche imbaret neoo asikeyai boishonitet, ak ko toreti temindet konyorchike kelchin yekokoruryo minuti chutet ak kwalda konyorching'e chepkondok cheimuche kotoreteng'e en sobenyin.

Toreti temindet koribei amitwagik ab tuga, asi koboishe yon kakoror amitwagik ab tuga mising ko eng kemeut. Ako tesei kora amitwagik, tesei cheko eng tuga

Ing'obore iyee tetaa kekee ak kinakaa chekoo moita keboishen sirinjit akityo kibesho kameet ak moita ak koi konai elekiyeito chekoo ineken en kalanit ak ko toreti nitet kosib koechekinekitun moek ak kialda kenyorchike kelchin.

Toreti bik konyorchikei bek chetililen Ako maitei akobek. Mising ko yon kemeut ngamun mara kobekunot bek en ainodiek. Konyorjingei bik bek en yutet che mabeku eng Kila betut

Toreti temindet konyorchike kelchin ng'amun nekoo koitos kochokyin akityo konyorching'e temindet toretet en katoldoleiwek chekiboishen en imbar akityo yaan kakwalda konyorching'e kelchin en bechutet.

Ribetab tugaa chebo chegoo, ako toretii temindet konyorchigei kelchin yekakwaldaa chegoo annan koyonkakwaldaa teta konyorchingei chepkondok chechang missing cheimuche kotoreten gee en sobenyiin

Bandek ak kaawek, ako chutet komuche kotoret temindeet, ye kakwaldaa tuguchutet ak konyorchigei chepkondok cheimuche kotoreten gee inendet en sobenyiin

Iteche green house korong, ak yeityoo item orit en green house ak ichopchii paipussiek cheibe beek sikonagaa nyanyik beek, ak ityo itiotee nyanyik chekakobwa ak yealdee inyorchinigei chepkondok

Nyolu kwal inendet seleleishek chekimen chem chemakerere ng'ung'unyek kochokchi. Agitio kocheng ng'ung'unyek ak katoltolewek ak koik chekindoi ng'ung'unyek ng'uny sikotoret koser beek. Agitio kemin ngwek age nyorchigei kelchin.

Isoik ko ing'wek chekimen mising chebo kipkaa ak ko ikimiti borto ing'wechutet ak koyoe konyorchike kerichek cheisobi mionwokik chechang en borto.

Toreti temindet neboe ing'okaik mising en amitwokikab ing'okaik ak kotinye nutrients chekimen mising en borwekab ing'okaik ak ko motebe rabinik chechang asikinaam.

Biik chekobo kokerchi temindet kasit neyoe en kaa ak en yuton komiten ketik chechang mising cheminotin en imbarenyin ak kotoreti inendet konyorchineng'e kelchin ak oleribto imbarenyin asimabar beek tukuk chekamin.

Boishetab ovacado kotinye kelchin mising ng'amun imuch kiam koik ing'wek alan keteshi amitwokik cheuu muchelek alan ko kiteri asikotesyi anyinyindo ak ko imuch kora keboishen en kombunishek chechoben mwanik chebo ing'wek ak chebo sumek ak chekiileng'e.

Cheu letaet ak chekiserserote en imbaar ak chekindo keringet ako nenaat missing konekindoo en keringeet ngamun toretii korutunen minutiik chekakimin en yotet ak koribe minutichoton kototun keges

Toreti minutik komyorijge bek akkonyolilegitun en kila betut matin ot en kemeut ak konyor toreti koraa koyoe konyolilekitun ak kokoronekitun.

Toretii reminder konyorchigei chepkondok ak koolyii ingokaik amitwogiik. Ako en igorwekab komonut kotoretii kechobeen kegisiek anan kiamdaa koik ingwek, Alan kichemushan ak kiam

Ikesei ak ityo iberongyi beek ndoit akitorchi konam ketik ngweny akinde ole mobire asista akinde ole kaitit asimoresyo.

Kitekyin kot ole buren ako ole momondo missing akitya kindechi beek ak kindechi amitwogik ak chumbik ak kerib.

Tinye kelchin missing ngamun tuguk chutet kenyorchin temik chechang' ako kyalda kenyorchingei rapinik chechang' missing cheimuche kyalen magutik ab koo ak itya ketesen mung'aran nito.

Kibute agitya kinde kiy netinye kong'ik. Aginde ole mamiten tiong'ik cheu solobek anan ko murek nga amun imuch korutorut. Agitya kinde ole mapire asista, ak ole um, ole ma , ole kaitit. Asima asipkoyachakitun, agole miten koristo ne kararan.

Kitilen rotwet, umoit ak kechiget, rotwet keboishien ketilen koswek tugul ak yeityoo keruten umoit ak ketien kechiget ak kiam